Kaluwore gi picha, mano ma omiwa kae ni, wanyaneno ngáno ma japur, kendo waneno maber ni ochung' e puothe, puodho mar oduma. E alworawa ka ka kuom wacho adier, pur mar odum ni malo, ma nikech, oduma en achiel ei lemo mago manya kelo pesa piyo. Kendo e lemo mago ma puro yot kendo inya wacho ni ok odwa tich mangény kabisa kaluwore gi lemo moko. Dongo be odongo piyo, bang' dweche adek ka, iseyudo dwoko ni, onyalo konyo familia mago ma yuto gi ni piny. mondo omi giyud pesa um. Pitho mar oduma en achiel e yore mane ochakore chon. Kendo oduma wayudo ni konyowa e kelo mogo kod, oduma kelo kata ondelo. Oduma inyalo ti go e kelo gigo mangény e yore yuto.

Kaluwore gi picha mano ma waneno kae ni, wanyayudo kata wanyaneno jo pur mago mopidho avocado. Kendo giuse ne jogo ma dhi kawe. Kendo jogi moko tiyo kode loso juice, kata kambi moko nyakawe tiyo kode e yore mag loso modhi. um Ka japur mapidho avocado, gima anyalo wacho ni, avocado en achiel e olemo mago ma ok odwar tich mangény to en koolo, be okelo lemo mangény di chiel. Mano miyo pur mar avocado bedo mayot. Ne moko gidongo kata e yien ma gichieg e yien kanyo. Japur mago ma be dwa golo moko piyo, ginyalo kwoge, bang' ka osetegno e wi yath. Gima anyalo wacho ni pitho mar oduma en achiel ei, pitho mar avocado en achiel e gigo mayot e sector mar pur.